Kejii ingamiani imelii orpukel amu, nje itumiari anapie irmizigo teniduri. Kogol sii ninje niidim nipuo inkilomitani naalakwa etu enauru.

Ore retoo e kwee na piia inkitari aisomeaye o kasi neiyeloo sirkali, oasho ekeji vetinary doctor. Naa echoo ninye mikintariana tenia mupango nyejuuk empikatana e mpira to nkishu.

Pee ebooyo ilang'lang'ny'et to eldama nenyaa nepejoo illng'anayo eiwuon era nkutiti. Neshoo si ninche ng'oji supaat nobulunye ninche aitobiraki.

Emetumoi ilchaambai sapuki aramaiteki ng'ishu kumok. Kore ninkoo pimboyana naa pimbaa'ar nkunii ng'ishu naidim neishaa ollchaamba linoo. Kore enyamali naa emasaa naitumiari teramatare eng'ishu. Emaniki nduake linoo abaki niyaa loon ninyang'u nenia mashinini mbuutum ataramatara ng'ishuu enonok.

Kenyeere pee eiyeer enkaree pooki namaati. Neetuk si ankaiik tenediip siai eshoo. Naa tenening' si ajo kewuon aendelea nyamali nepoo adool illnkitaari metuutai.

Mesapuk ele siai tenkop elmaasae, kake ketii iltung'anak lolmaasai lonyorraa oleng' amu ndaa supat oleng' tesesen, nelus toonkera kunini newuon ebuluta.

Keetai enkoitoi e Mpesa, keitumiari ina oitoi oleng' amu keeta iltung'anak kumok simui enkaina. Neetai sii nkoitoi naitumiari Cash tooltung'anak lemeeta isimui.

Neetipat amu kuhusu koodi nashoo sirkali metaasa projekitii e maendeleo te loosho. Neilebunye si uzalendo amu kore iltung'anak laalak koodi nee iltung'anak lochaam enkop enye.

Keetae M-pesa naa ninye mme tii toki nemeyiolo namanya Kenya. Keyioloi oleng m-pesa amu kelelek enkitumiyaroto. Neetae sii paypal emeyiolo doi iltung`anak kumok amu kitumiari atumie ropiyiani too nkuapi e ng`ambo.

Entumoto e ropiyiani e m-kopo telelekunoto oleng. Idim nitum m-kopo e Tala intumia e simu ino enkaina. Kelelek entumoto oleng amu meetae mpala kumok ning`er nemeya enkata naado.

Idim nitum irropiyiani naing`uaa nkulie kuapi aimu western union. Yiolo western union naa e mbanki natii nkuapi naalus iip are. Idim sii nitum eimu enkoitoi naji bank transfer, ilo ake bank ino e kawaida nikinchori ina shilingini eniyieu. Idim sii nintumia enkoitoi e paypal.

Ing'as aitaarrian metobolo account te bank naji Sidian bank. Kore peidip aatabol account niliki neiko tenetum App naitumiari ainotie silingini, ashua eitayunyeki nepiki.

Kaliki aang`as nkajijik naapaasha oo solai naatumoi to sokoni. Naliki sii nkulie tokitin naayieuni pee etum alo esiai atabai enaa elbetiri o ltaa.